Aidim atejo ore kulo naa iltunganak oogira airemisho, ashu keeta entoki naitobirita, neeku ina peeibungita ilkembei tenebo onjembei.

Ore peyie enetipat ena siai, ore entoki edukuya kengas aaku itum ashu iiger iltunganak nikiasaki ina siai neeku kengas aaku kitobir entoki naji job creation. Ore eniare iidim atimira kuna daikin inono, aambuka, aankitunguuni tenebo intokitin kumok ake, niidim aawa osokoni nitum siyie iropiyiani nikiidumu kimaisha.

Ore enikunari ena siai tenkop ang' naa ing'asa naayu aanyu erishata enchan amu inakata itumoki ashomo osokoni ning'oru empeku, nilotu aun arashu tenelo nai niyata enkare, iyata olting'a, arashu iyata olchoro litaaniki, niindim nai aitobira orkiti shamba lino nimooki aitook kuna maua amu inakata ake ebulu neeku endaa amu mebulu metii enkare.

Ipaaye kaidim atolimu amu ore ena naa ketiu enaa keeta ee entoki nagirai aaponiki enterit, matejo entoki nijo fertilizers ongulie tokitin ake naitopir enterit nisho endaa ino metubulu tesiokinoto neisho sii tenkumoyu meeta enyamali yeyoto nanoto.

Ore ele naa olchamba loompuka naa kegira aabukoki enkare tentoki naji splashing metaa ore ina mashini naa kiidim atubukoki enkare ewuoi arashu olchamba pooki tesiokinoto naa keeim sii enkare nena puka oleng'.

Ore ena naa olchamba ounore imbuka, ee nijo keshula sukuma tenebo ingulie puka ake kumok.,netii oltangi le nkare otii shumata naisilig ajo tangi ogira aitook nena puka arashu, abukoki nena puka enkare peetumoki atubulu netumoki olopeny atekesu, neya amir arashu kiidim ainosa tiang'.

Aidim atejo kenetipat naleng' ena baye temurua naing'uaa amu ore enedukuya kisho iltung'anak oosisho tolchambai ounieki kuna daiki ore eniare keret sii olopeny metaa tenelo neun nebulu ashu nekesuni naa kiidim aawa isokonini oopaashipaasha nelo amirr netum mpisai naijidumu kimaisha ashu naake itaas kulie siaitin tofauti tofauti.

Ore ena naa kaisilig ajo enkukuu naji enkarna arashu emotonyi naji, emotonyi aa elukungu ena tenijurr esidai naa idol ajo ketiu enaa keeta emoyian naata keya enkalo enkong'u o enkalo enkutuk neeku ketiu enaa kemuoi ena lukungu.

Ketii esidano ombashani nashumieki iropiyiani amu teneeta naaji matejo iropiyiani kunyik neeta nemintiu aishoo oltung'ani ore naaji piipik embaasha naa kelo ninye ayiolou tedukuya mee itu iyie idol ore engolikinoto niimaa oltung'ani ore inye enedukuya ming'asa ore te mashinani ashu tenkop naing'ua enkumoki oltung'anak nemetumoyu nena bahashani neku ketii engolikinoto tentumoto onena bahashani nashumieki iropiyiani.

Wore tenimiyata ina e citizen app tesimu ino enkaina neindim ake ashomo cyber nikitaaniki nilo nikintobirakini eh piitum ina e citizen app ore naake peeku inoto tesimu ino nilo ake niyiolou ajo kaa siai ingira aing'oru nirriwaa inkardasini e application entoki nijio cv eh inkardasini inonok esukul wewoji akata nitaasa esia amu inakata etumoki.

Kiata Huduma Centre nikitaaniki natii Kajiado town ee ore huduma naa kaidim atejo mee torrono ketumito iltung'anak iretoto enaa enaishiaa oltung'ani oyieu ee enkipande oltung'ani oyieu entoki nijio NSSF onkulie tokiting kumok ake neeku ketumito iltung'anak nkiasin enaa enaishiaa.

Kaidim atejo ore iltung'anak lormarei laing'uaa nanu naa kekumok amu ketii irpayiani, ketii ntasati ketii irkijanani tenebo onkera naa kaidim atejo kekumok.

Keishia ore lelo tung'anak lolturruri opashipasha ore entoki edukuya neng'as atum entoki najo najo naboisho neng'as aning'uno ore ake pee etum naboisho nenyorra naa ketum lelo tung'anak entoki naji emboita egira aas ina ramatare.

Ore entoki edukuya teneti iletung'anak aa ntasati tenebo onkishu ontare naokito ewueji nelakua naa kishiaa neyookini aaboloo nepuo aokisho peyie eshukunyie nkaulele eto itu inyiala isaai ore tenetaa etaana enkare kishia neyiolou lelo aramatak esaa sidai nabolunyie enkare pee eok intokitin tenebo oltung'anak ooya nkang'itie enye.

Ore tanakata tena rishata e dijital naa kaidim atejo keishiaa nitorisi imali naishori olayiono o naishori sii entito amu kisumate pookin neeku kitayioloito maana peyie metii enkerai naidimi aitorogonya ashu meetai enkerai e atua o enioriong'.

Kaidim atejo ore tenakata tenarishata nekitii neekure apa eetai esiai enkitok nemeetai esiai olee amu ore isiaitin naasita ilewa naa idol ake ajo ore siinche intasati etaa nena siaitin eesita kwa mfano enkiremore shoo/eramatare ketaa keesita ake intasati esiai nabo orpayiani.